Thamaki kaingĩ ĩrĩ njĩra igĩrĩ cia gũtega, nĩ kũrĩ gũtega mũndũ agĩtũmĩra neti, ona nĩ kũrĩ gũtega na dwano, kaingĩ ũhũthĩrĩ wa neti, nĩ rĩrĩa mũndũ aratega kũndũ kwĩ na area nene ya maĩ ,rĩngĩ ta ndemuini nene ona kana iriaini, neti kaingĩ nĩho ĩhũthagĩrwo naguo ũhoro wa dwano ta rũiini kana tũtemu tũtũ tũnini ona kũrĩ macinyitaga nginya na moko, rĩngĩ harĩa mũndũ aratega ti hanene akamĩnyita na moko.

Mũgũnda ũrĩ mũnene hũthagĩra tarakita, tondũ tarakita, nĩhotaga kũrĩma mũgũnda mũnene mũno, na ihinda inini no kũrĩma na moko, mũndũ no atũre kũu arĩmaga kana kũrĩmithia na nĩ mbeca nyingĩ mũno .No rĩrĩa tarakita yathiĩ mũgũnda nĩhotaga kũrĩma mũgũnda mũnene mũno, wa ma ĩka maingĩ na ihinda inini. Ona ũhoro wa kũrĩma na tarakita ndũkoragwo ũrĩ na mbeca nyingĩ mũno.

Mĩraa harĩ ũgima wa mwĩrĩ, nĩkoragwo ĩrĩ mĩega, tondũ nĩhotomagia ũgima wa mwĩrĩ, kũremwo kũrĩa irio ,mũndũ gũikara akĩrĩagwo nĩ Kĩongo, ona na ningĩ, mĩraa nĩ ĩtũmaga arũme mage hinya wa ũndũrũme .Mĩraa nĩ ĩthũkagia ona magego, na mũraya nĩĩtũmaga mũndũ agĩe na thĩna wa ino, thĩna wa gĩthũrĩ, ona nĩĩtũmaga mũndũ agĩe na magego matarĩ mega.

Ĩĩ nĩ wega kũhanda marenge hamwe na mbembe, marenge rĩrĩa maraha gũkũ thĩ, nĩmagiragĩrĩria tũtambi ona magatũmaga mbembe ĩikarage ĩrĩ na ũgunyu, tondũ gũtiratonya riua rĩrĩa rĩratonya kuoya maĩ maria marĩ tĩriinĩ, koguo mbembe ĩgakorwo ĩrĩ na magetha maingĩ.